Eidim naaji ilaremok nepuonu tenebo nibing'a neyau corporation nabo naitasheki ninche pookin. ningoru oltungani bobo oitasheki neeku keeshore ninche, ena corporation neeku tenitayuni naaji iropiyiani.ee ena siai eremore. naa ketumoki ena corporation aisho kulo tunganak faida. teneeku kisapuk ninye ena siai.

Ore nyamalitin naagirae aitabaya egirae aisafirisha daikin naagira airuoyo naa kegol gharama oo Kuna daikin naa, teneitokini sii. aabaya sokoni nemeitoki iltunganak kumok ainyiangu neeku nepuo kulo tunganak oosita Ina biashara meshomoito asara.a

Tenepuku naaji olmeitai te wueji Fulani naa meidumimu kulo tunganak ate. oee kulo tunganak lenapata ol daikin nebaa eretoto. aapuonu aabaiki kulo tunganak peyie etumoki, aatabaiki peetumok aataret kulo tunganak. naa tenaaji ke earthquake pee itayu tenie wueji. nitoki sii ayaki sii ninche irkeek.

Ore enidimi naai pee ilepunyieki osokoni loonkirri oonkishu naa tenigeri naai ildakitarini metaa teneyieng'i enkiteng' netii ildakitarini inewueji oitoki aipima ena kiteng' tenaa keeta emoyian naa tenaa keeta olchani otuudoki pee tenenya oltung'ani nemitoki naa alo ainyialakino.

Ore pee atum osokoni sidai loilepunye faida, oo ntokitin ainei, naa kapik naaji Kuna tokitin ainei olmuntao, metaa ore oltungani oshipakino, esiai ai.naa katumoki naaji airiwaki ol message ajoki iyakaki Kuna tokitin. naa kaidim sai naaji ailepunye usafi oo ntokitin ainei.

Ore ilaranyak kumok olaigerok lolosho le Kenya nemeeta iropiyiani naai ekutosha naapuo aitayunyie recording o audio oo kulo singolioitin amu kegol naa tenitoki sii aitaau naa mitoki aatum elaata enye amu keimaa nkaik kumok neeku kitokini aapurr.

Kamiraki naaji nanu ntokitin ainei aamiraki nkuapi eboo. amu ore nkuapi eboo kisapuk bei ekuna tokitin amu ore tenamir tolosho le kenya

Ore orkuak nanu latangamua peeku kanyorr ormanyara naa enyorrata natii ang' amu tenashukunyie naa inewueji etii enkiti oontokitin naa tenaa naai kaata shida naa kelotu ana gare iltunganak le familia laibung' nailepie naisho enkidimata paatumoki aiovercoma kuna shidaai.

Ore too nkishu ainei, naa kaisadiai naaji pee mitoki naaji ainyiangu edaa oleng tosokoni, amu kidim inkera neok Kuna le ainosie orgali. neeku kaitoki naaji aitaki asara enkinyiangunoto oo mpuka. amu ore naa Kuna kitoki ninche oopeny aaku mpuka, naa kaitoki sii aamiraki e dairy natum Nena ropiyiani.

Ore ing'ira ainyiang'u osokoni niidim naai nitumore kuna nyamalitin elelek itumore irmukorani likilej aajoki ewueji naai nipik osokoni lino kake ewuei naai elelek aa ene county arashu aa enolosho meyieu ninche nipik osokoni naa ore enkae toki naa empurrore elelek ipik osokoni lino ewuei netii irpurrisho nikintoki aagilaki esiai ino nilo asara.

Ore nyamalitin nitumore igira amir imasaa inonok tosokoni. naa ore igira amir imasaa Fulani. niyieu nimir naa kisapuk taa tosokoni. neeku kitoki zaitadiu bei neeku elelek intoki amir Kuna masaa inonok tee asara, teilo sokoni.

Ore naai nkoitoi nanapie kule peebik, neitoki sii aabaiki ilaokok. naa ore Kuna tokitin naanapieki iltooi. nas kaakikisha ajo kaisiuja anaake tosabuni Nakamura na ore sii Kuna le naa kayakikisha naaji Kuna kishu ajo memuoi, maitushul onkulie mingialayu sii ninche Kuna kulie, naa kisidai .

Eidim naaji olameyu aibelekenya bei edaa tosokoni amu, teneku naa metumoyi edaa. naa kitoki kulo tunganak losokoni ailepie, ena daa. anu keyiolo naake ajo teneyieu, naa inyiang'u ake. naa tenaa naaji, kentoki anaa nkishu emiritav tosokoni. naa ore naa amu kesasu. naa intoki amir bei amu eabori. nintoki alo iyie asara teine wueji.

Ore enapa esiai, egolon naataasa apa aret emurua naa aitobir olpaipi lenkare. naa kataasa apa ena siai. amu ore naa, iltunganak lemurua. naa ijo megira ninche aapuo aitobiraki aate enkare. naa ninye naa nagira aisaidia pookin. naa ore sii ninye enkae siai nitaasa. naa nikimbungate, nikipuo airemoki nkolia olchampa. amu meeta naa ninche ropiyiani naigeris iltunganak oopuo aas Ina siai tolchampa lenye.